Kĩrĩa gĩũkaga meciaria-inĩ makwa ndona mbica ĩno nĩ kuonania hena andũ mathiaga gũthiũrũrũka either magĩitĩrĩria mĩtĩ maaĩ, either magĩthĩ tu nĩ getha muone bũrũri ũrĩa ũhana kana mĩtitũ ũrĩa ĩhana kana mĩtĩ ĩrĩa mũterĩga kuona kana mĩtĩ ĩrĩa ĩkũrĩtio nĩ mwathani hatarĩ gũkũrio nĩ mũndũ kana kũhandwo mbegu nĩ mũndũ. Haha nĩ harĩa mũthiaga mũtegũthũkia kĩndũ kana kwananga, wĩ hau tu nĩ getha ũgitĩre mĩtĩ ũgitĩre bũrũri nĩ getha ũkũre.